Ũrĩmi wa thamaki, nĩ ũkoretwo ũgĩtũteithĩrĩria mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩkĩ gitũ gĩa gatagatĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa twanjĩrĩirie gũcirĩma, nĩ tũkoretwo tũtethĩkĩte mũno, na nĩ tondũ nĩ citũheaga mbeca mũno hĩndĩ ĩrĩa twaciendia. Twaciendia thĩiniĩ wa thoko cia gũkũ ici itũrigicĩirie, ona nĩ tũkoretwo tũgĩteithĩrĩrio kwendia thoko mabũrũri-inĩ ma na nja, cigatũhe mbeca, tũkaigithia na kũgũra mĩgũnda, na gũthomithia ciana. Twaima hau, nĩ cicokaga igatũteithĩrĩria na njĩra nene, tondũ nĩ cituĩkaga irio cia kũrĩo thĩiniĩ wa mĩciĩ iitũ, na tũgatiga gũtuĩka a kũhũta, na tũgakoragwo na hinya wa mwĩrĩ tondũ nĩ tũteithagĩrĩria na gũtũhe indo irĩa tũbataraga thĩiniĩ wa mwĩrĩ na kĩrathi kĩa igũrũ mũno, na tũgakorwo tũkĩrera ciana ciitũ cina hinya, na nĩ ciongagĩrĩra ũũgĩ thĩiniĩ wa meciria mao, kũguo tũrakorwo tũgĩthomithia ciana njũgĩ na cigateithĩka mũno makĩria. No no twende thirikari iitũ, ĩtũteithĩrĩrie na gũtũhe motungata ma gũtũteithĩrĩria na gũtũhe aarimũ, arĩa marĩtũteithagĩrĩria rĩrĩa tũrarĩithia thamaki rĩ, tũgakoragwo na ũũgĩ, nĩ getha cikagĩa na uumithio, cigaciarithanio, na nĩ getha na irĩa tũrarera igakũra naihenya na nĩ getha rĩrĩa tũratua gũciendia mabũrũri.

Ũrĩmi wa thamaki nĩ ũkoretwo ũgĩtũteithĩrĩria mũno thĩinĩ wa mawĩra maitũ mothe na nĩũteithĩtie wonjoria wa gĩcigo gĩkĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩtondũ , hĩndĩ ĩria tũrarĩithia thamaki nĩ citũteithagĩrĩria mũno na gũkĩria wonjoria witũ wa gĩcigo kĩu nĩ tondũ nĩ tuonaga mbeca nyingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa twacirĩithia, twendia nĩ tuonaga mbeca nyingĩ mũno tũkahota gũthomithia ciana citũ na tũkahota gwĩteithia ithuĩ enyewe. Nĩ cicokaga cigatũteithĩrĩria na gũtũhe irio cia kũrĩa na nĩ irio ciĩ hinya mũno na nĩ irio cĩrĩ ũteithio mũingĩ mũno thĩinĩ wa mĩirĩ itũ. No no twende thirikari itũ ĩtũteithĩrĩrie gũtũhe atungatĩri arĩa marĩtuthomithagia na cigatũhe madagĩtarĩ marĩa marĩtũthondekagĩra thamaki citũ hĩndĩ ĩrĩa ciarwara na magatũteithia gũtũthomithia na nĩgetha tũhotage kũrĩithia thamaki irĩa cingĩtũteithĩrĩria na ĩgatũteithia tũkona uumithio wacio mũno...